Tich madhi mbele kae en tich mar kao pii kendo dhiro pii kaya e yao kitere e puodho mondo okony cham. Taneno kanyo nitiere ng'at manyono pii kanyo, nitiere mashin minyono magolo pii e bugo kendo pipe tero pigno mabor ahinya.E aluora na aneno ka tijni jii mang'eny time kata ng'at madwa luoko gari.Ng'ato ka dwa yao kar mare mar loko gari, onyiew mashin ni kendo ondiko ng'ato. Ngato nyono ne pii kanyo kendo pii wuoke yao kata aiora kachopo kumane odware. Ka odware e pap, kodware e ot, kodware e puodho, kumoro amora modware, mano tijno timore kamano e aluora na

Gima biro e pacha kaneno pichani en japur kendo japur mobiro limo puothe. Obiro ngiyo kaka chal puothe chal nikech kaneno bathe kanyo aneno koketo yiende, opidho rabolo kanyo, kendo rabolo no mangeny. Mano e tich maneno kendo kotiyo maduong kendo o japith rabolo mar chiemo kata mar ohala. Aneno ka sani owuotho ongiyo ka nitiere mochiek kata molwar oketne rakony kendo matim maber mar ja puodho, japur modich gi puothe nikech nyaka, kidich gi giri nyaka ibed kiluwe saa ka saa ingiyo kaka chalne, ingiyo ka nitie gima okethore kata nitie gima ber ma oseikore. Aneno ka miyo mantie e pichawa kae timo, orango puothe

Picha mantiere e mbelena ka en picha mar matunda, bathe kanyo aneno ka nitiere chiemo mo okan chuth, osogi ei kasuku kendo oumgi maber. Bathe kanyo aneno kantiere alot, kendo bathe kanyo nitiere tong'. An japur kanechako loso matundane gi, japur naneno ka otiyo gi kodhi mang'eny konyiewo mbolea konyiewo kodhi, koloso puothe. Mondo matunda neni ochieg koka gichiek maber mondo otergi e chiro. Jagweno be notiyo gi pesa ne kochanjo gweno ni ko onyiewo godo chiemo, oloso ne gwende ot kar nyuolo tonge maber, mano gik man gi nengo. Japur mar alot be kanochako pur, oloso puothe, oketo ne alode yath, orite maber mondo gichop e chiro kaka gichope chiro malong'o kamano, otiyo gi pesa ne mang'eny.

Gima dhi mbele kae en picha mar tak mar sirikand kaonti. Kendo waneno ka e kanyo giketo chupa chuma maduong' mipuke taka ma an ibiro kaw bang'e gi lori ma pukoga taka ka iterogi kumonego pukgie. Aneno kanyo kapod nitiere miyo moro kanyo mobiro gi puko taka ne kanyo podi, nikech kanyo e kar moket nonego opuke taka gi sirkal mar kaonti ma Nyeri.

Kae aneno ka ntiere lori kendo ntiere gunia ma opong' kendo otweye maber, aparo ni chiemo mantiere oke e i ogunia ni. Kanyaneno ka ntiere jokmodich, johala madwa kawo mwandu gi gi giter e chiro, mondo odhi opidh oganda piny. Gi pacha, chiemo kelo mor, kendo ka ji dhano ochiemo mokoriyo kech, ineno ka dhano odak maber. Kendo oonge shida moramora.